Ore enaiko eunoto endaa peyie ibooyo enkare naa kipunguza mwendo ina are naa kisho sii metaa ketii nkaitubulu naidim aibooi ina are nipunguza mwendo ina are embaye ina naa kelo aret oleng' peyie ipunguza entumoto oonkejek embaye ina naa kiidim ayau tatizo toolairemok.

Ore ele naa olayiarani oyiarita emoti, embaye naitodolu ajo igira aas embaye eyiarare ore tene naa embaye etipat eesita nchere egira aitodolu ajo kegira aayierr endaa enye tena moti embaye ina naa kelo ninye aiteleliaki imbaa kumok naasita nelo sii atum biotisho osesen lenye eimu ena baye.

Ore esiai sapuk nalotu indamunot tinidol receipt nijo ena naa esiai esotunoto ompisai esirkali anchere ore eimu ena receipt naa kitodolu ajo etosotutuo sirkali impisai e revenue eimu kuna biasharani embaye ina naa kelo aret ninche nisaidia tonena pisai metaasa imbaa kumok tele osho naaret ele osho.

Ore ilairemok tolchambai naa keeimaa ingolikinot kumok oleng' ore nabo onena golikinot naa embukokinonto enkare tolchambai naa ore ena are kegol tumoto oleng' neeku miidim kulo airemok tesiana aatabaiki garama nainyiang'unyieki ena are embaye ina naitodolu ajo kegira aimaa engolikinoto entumoto enkare embaye ina naa keshukito ninye kurum tenkiremore.

Ore ene anaitodoluno tena pisha, naa kibala nchere egira iltung'ana aen oo screw le baisikil. Naa eneitodolu ajo etololong'a ina keju neeku eloito aitamaana oo screw teina ina enye . Ebae naitodolu ajo egira aai kaza ina keju ina baisikil.

Enelo metaa iyieu nias embaye nijio ena naa keyieuni niata mbaa kumok niyieu niaas ore nabo oonena naa piing'as aaku iata ioketa niokunyie ina are, ore nabo oonena oketa naa kifaa niata oltanki neyieuni sii niata gutters pee iokunyie ina are naatumoki aatuutai metijiinga oltanki nabo ombaa naifaa pee iaas teniyieu nias emabye nijio ena.

oree eripoto enkare naa embae tipat oleng oree embae nijo ena neaku retot toonkoitoi kumok, naa koree enkare neijo ena naa keyasieki biasharani kumok embae nayau eretoto sapuk tolosho oree embae nabo nayau eretoto naa keitumiai inaare tolchambai neitumia iltung'anak toonkang'itie onkulie baa kumok naret olosho, embae inaa naa keret olosho eripoto enkare tonkoitoi kumok.

Ore enaa enitodoluno tena pisha naa kibala nkera esukuul naagira aoku enkare tesilanke embaye naitodolu ajo kenapita mbukuui esukuul nchere sukuul ing'uaa nena kera epoito nkang'itie ore eimutua enkolong' sapuk neimu esilanke aaok enkare embaye naitodolu ajo keeta ninche matatizo enkare.

Ore enkoitoi sidai, narripieki enaare, na pinyang'uni iltankii sapukin oshumieki enaare, peyie etumoki aitumia tonkoitoi kumok. Ore tenabo onena, naa tenkoitoi enkiremore, ebae ina na keret ilairemok, petumoki aitayu endaa sapuk. Ebae ina naa keu ereteto sapuk tolosho, tonkoitoi kumok.

Ore enkipimata enterit tolchambai naa embaye etipat oleng' toolairemok naa keyau faida kumok ore nabo oonena tetot naayau ina naa pee etumoki ilaremok aatayiolo entoki naifaa pee eun tilo shamba nitayiolo sii nchere kebaa empiron natii ina terit emabye ina naa kisaidia ninche tentumoto endaa enkoitoi ina naa kelo aret ninche lelo airemok neyaki faida tolmareita lenye.

Ore embaye sapuk nidol tenidamu embaye nijio ena naa nchere etii ele tung'ani ketii mapumziko tene egira areu ena boat tele osho lenkare embaye ina naa kelo ayaki ninye enkitulizata emawazo nitiship ninye tiai oitoi entoki ina naa enetipat oleng' temaisha oltung'ani.

Ore esiai sapuk nagira aiendelea tene naa biashara, biashaa naitodolu ajo enoomatatuni, ore enaa enaitodoluno tene kenapita ele bus abiria embaye naitodolu ajo kegira biashara aiendelea tena muji sapuk e Nirobi ore enaa enidolta ake tekando ino negira biashara oonkiulani aiendelea onkulie baa kumok.

Ore esiai sapuk nalotu ndamunot enidol esiai nijio ena nchere ore kulo naa iltukutuki otii stage aitaa iltung'anak arashu egira aanyu iltung'anak pee enap embaye ina naa keret iloopeny iltukutuki nisaidia ninche toonkoitoi kumok enaa enkoitoi naretie temaisha embaye ina naitodolu ajo kegira aadupore ena baye.

Ore enaa enibala tena pisha nibala ajo etii mbaa kumok naitodoluaki ore nabo oonena naa ngarrin naatii orbaribara ore ina nitodolua ajo orbaribara ele le super highway lotii bilboards kando ore toonena bilboards negirai aiadvertise imbiasharani kumok emnaye naitaret iltung'anak peyie etumoki ainyiang'u nena tokitin toombeii naishiakinore.

Ore enaa enaitodoluno tena pisha nitodolua ajo etii emparasi nanapita oltung'ani embaye ena naitodolu ajo kesidai tenitamok iltung'anak inguesi ate nijio kuna peasie isiaitin nijio kuna embaye ina naa keret ninche ore esiai nijio ena nmeeta garama sapuk tenapata nijio ena emabyei ina naa keret iltung'anak oleng'.

Ore esiai nijio ena naa kenarikino neeta eng'eno nishiakinore peyie itumoki ataasa ore nabo oo ina naa pee ing'as aaku iata eng'eno nintumiaie ina mashini embaye ina naa kenarikinore niyiolo pee itumoki aitumiaa ina mashini tenkoitoi naishiakinore ore enkae naa kifaa pee eeku iata ntokitin naishiakinore pee ias ena siai nijio iusin naaripishoreki onkulie baa kumok nijio osindano.

Ore enaa enitodoluno tena pisha nitodolua ajo entasat ena nanapita irkeek tenkoriong' embaye naitodolua ajo ore ena tasat neshomo ayau kulo keek tentim neyen tenkeene peyie etumoki aayau kulo keek ang' pee itumiaa tesiai eyiarare embaye ina naa kitelelek maisha enye eniidim aatala kuna kulie means naayierishore, neeku embaye naishiakinore temaisha enye ena.

Ore ena naitodoluno tene naa oltung'ani ogira aibung' irmeutin, ore kulo meutin naa ilootii park, park ena naing'orieki nguesin naa keyaau iretot toonkoitooi kumok ore nabo toonena naa keponu iltung'anak aadol nguesin nijio kuna nemelelek duata ore enkae naa keret sii sirkali tentumoto ooropiyiani embaye ina naa kisaidia sirkali toonkoitoi kuumok.

Ore enaa enitodoluno tena pisha naa nkera kuna naagira aatoni tentanata olchani egira aanya orkeseri ore kuna kera naatoni tentanata ele shani naa keetuo lunch time tesukuul netumoki aetu ainasa endaa edama enaa ele keseri peyie etumoki aashomoita nkang'itie arashu eshuko ndarasani embaye ina naitodolu ajo kegira sukuul aret kuna kera tele keseri naa embaye naishiakinore ina oleng' ereteto.

Ore ena naitodoluno tene naa entasat ena nanapita enkerai tenkoriong' nenapita orkujita embaye ina naitodolu ajo kenapita ele kujita pee elo aitaa enkisagio naitumiaa tesiai eorore onkulie baa kumok e usafisho enyumbani.

Ore ena naitodoluno tene naa carwash, carwash ena naitodolu ajo kegira ele tung'ani aas usafi oo ngarrin embaye ena naa keret ninye toonkoisaidia toonkoitoi kumok nisaidia ninche neret sii iltung'anak toonkoitoi naapaasha ore naa pee isafisha kuna aarin eney enaa enishiakinore.